Kĩndũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ nĩ kuona bũrũri witũ nĩ ũrakũra, kuona andũ akũrũ kana aciari aitũ magĩetha gĩthomo gĩa cukuru, magĩetha ũgĩ wa mabuku, to ũgĩ ũrĩa maciarirwo, tene magĩthoma mathomaga na kuona ũrĩa aciari ao mareka, kana ũrĩa andũ anene mareka, no haha nĩ tũrona nĩ mathiĩte cukuru makeyethera gĩthomo, na magakiuma na maratathi makuonania nĩ mathomete, na ningĩ gwetha ũgĩ nĩ ũndũ wa kwĩgunĩra, tondũ matikũbatara, mũndũ ndangiuma o nakũu oke a mere maũndũ matarĩ ho, onake nĩ akũmenya kana nĩ akũhota gwĩciria na gũthuthuria mũno mũno kĩngĩkorwo nĩ maũndũ kĩrathiania na tekinoronjĩ kana maũndũ ma gĩthũngũ kĩndũ ta kĩu, makũhota gwĩciria wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gũtua matua mena ũgĩ o ũguo makũrĩte, nĩ mbica thaka kuona aciari magĩthoma na andũ akũrũ magĩetha ũgĩ wa mabuku.

Njĩra ĩrĩa njega na hũthũ ya mũndũ kũruta mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩra, nĩ kũmwonia wee mwene ũgĩka wĩra ũcio, agakorwo akĩona ũrĩa ũreka nake ageka ta ũguo agacokera ũguo ũreka, na ũkamwonia maũndũ maigana ũna ũkĩmũbundithagia maũndũ merĩ matatũ ma wĩra ũcio arabatara gũthoma gwĩka, na rĩrĩa rĩngĩ ũkamũhe mawĩra ũkarora nĩ atĩa areka kana nĩ anyita ũrĩa ũramũbundithagia, kana nĩ akũhota gwĩka wĩra ũrĩa ũramũbundithagia, ĩyo no yo njĩra ĩrĩa njega mũno ya gũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ, one ũrĩa ũreka, ũkamũhe mawĩra merĩ matatũ ũguo, wone ũrĩa kana nĩ anyita ũrĩa agwĩka, akorwo ndanyitĩte ũkamũbundithia nginya ũgatigĩrĩra nĩ anyita.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ mũndũ ona andũ amwe a mũciĩ ũmwe, kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ ndona mbica ĩyo, nĩ kuona andũ a bamĩrĩ ĩmwe magĩkenanĩra hamwe, na mena kaũndũ matigagwo nako meciria-inĩ ga kũririkana, nĩ ũkwona twana, andũ akũrũ, arĩa ethĩ, me hamwe haha mbica-inĩ ĩno, koguo nĩ mbica ĩronania andũ a bamĩrĩ ĩmwe, mena wendo, na gĩkeno na nĩ maiganĩire.

Ndĩrona bũrũri witũ ũgĩthiĩ gũkũra, kana ũgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kuona ciana kuuma cirĩ o nini, nĩ cirathomithio na maũndũ ma tekinoronjĩ, kuona thirikari nĩ ĩmahete indo ta tambureti cia kũmathomithia, na cia kũmonia maũndũ marĩa me thĩ marahanĩka matigaikare ta icagi-inĩ, matigaikare matekũmenya gũtũmĩra indo ta tambureti. Ningĩ ũndũ ũngĩ gũthomithia na tambureti kuona o ũrĩa thĩ ĩrathiĩ o ĩgĩkũraga maũndũ a tekinoronjĩ marathiĩ magĩcenjagia ihenya mũno, koguo ũndũ ũrĩa mwega na wagĩrĩire nĩ ciana gũbundithio kuuma cirĩ o nini gũtũmĩra nenda cia ũkinyanĩria, kana gũtũmĩra, thaa ingĩ ũgakora mwarimũ nĩ akũmahe wĩra, na tambureti icio, magathiĩ ũgakora nĩ maratũmĩra indo ingĩ cirathomithia andũ ta apu cia mwarimũ apu na Youtube ũgakora mwana nĩ athiĩ nĩ ahingũrĩra, nĩona bindiũ, kana nĩ athomera kũu na agoka akĩnyita na akona kĩrĩa akwendaga gũthoma na nĩ athoma wega. Nĩ njĩra njega mũno kuona magũkũra o magĩthiaga na mbere na kũmenya o ũrĩa thĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia na ũgĩ wao ũgũthiĩ ũgĩbacanagĩrĩra na thĩ o ũguo maũndũ marathiĩ makĩingĩhaga, na nenda-inĩ nĩ cikũmateithia nĩ gũthoma wega maũndũ ma tekinoronjĩ na ma ndinjito magũkũra me mena ũgĩ mwagĩrĩru.

Ndĩreciria ũrĩa ciana citũ cirĩkũraga, o ũrĩa ona ũgĩ mwega, ũgĩ ũrathiania na maũndũ marĩa marahanĩka thĩinĩ wa thĩ, o ũrĩa thĩ ĩrathiĩ ĩkũrĩte na yebutĩire maũndũ ma tene, ũrĩa ndinjito maũndũ ma ndinjito na tekinoronjĩ nĩmo rĩu marathiĩ magĩtũmĩkaga makĩhũthĩkaga bũrũri-inĩ, ndĩrona ciana citũ cigĩkũra na ũgĩ ũgũthiania na mĩtaratara ya ũrĩa thĩ ĩrathiĩ ĩgĩ ĩgĩcenjagia na ĩgĩthiaga mwenainĩ wa tekinoronjĩ na ndinjito na intaneti, gũtũmĩra indo ta icio. Koguo nĩ ma o ũrĩa marathiĩ magĩkũraga, noguo marahota gũcemania na indo ta ici cia tambureti gũtũmĩra, na kompiuta, na gũtũmĩra intaneti gwĩka ũthuthuria wa maũndũ maigana ũna kana maũndũ megiĩ mathomo marĩa mathomaga cukuru, ngona ũrĩ ũndũ mwega na wa gũkũria bũrũri, tondũ angĩkorwo nĩ ciana irathoma cirĩ o nini, ũguo noguo meciria mao magũthiĩ mandũkĩte mandandũkĩte wĩgiĩ maũndũ megiĩ bũrũri, maũndũ megiĩ gwĩka maũndũ mao na gũthoma, meciria mao matigũkorwo marĩ makunderu kuumana ona gũthoma mabuku, makũgĩa na ũgĩ wa gũthiĩ gũthuthuria hau gabere intaneti-inĩ.

Hahana ta hena mũcemanio wa atongoria a ikundi ngũrani cia makanitha, kana cia ma ũndũire ngũrani, haronekana hena aithĩramu, athikabu, kanitha cia akora nĩ atongoria kanitha ngũrani mokĩte hamwe, kũhoera bũrũri thayu kana kũmenya ũrĩa bũrũri ũgũthiĩ na mbere, ndeto ciĩgie ũkanitha, ũkiricitũ kana ũithĩramu maũndũ maiganainie, maroneka ta mokĩte hamwe meta kĩonereria kĩega bũrũri-inĩ kũrĩ andũ, arũmĩrĩri ao mona mauma mũcemania na me hamwe mena thayũ, nĩ kĩonereria kĩega kũrĩ andũ, ningĩ nĩ makũmenya ũrĩa maũndũ maigana ũna magwĩkwo megiĩ makanitha, maũndũ ta macio.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ nĩ mũthenya wa mathako, marĩa mara mathakagwo tuuge ta kauntĩ-inĩ ĩmwe ya bũrũri witũ, andũ a kuuma kauntĩ kana atongoria, kana aruti a wĩra akuuma kauntĩ citiganĩte, magoka hamwe, magacindana macindano-inĩ ma mĩthako, ta mũbira wa magũrũ, mũbira wa neti, mũbira wa wĩtagwo tag of war, magathaka macindano-inĩ maigana ũna, o hamwe na atongoria akuuma kũndũ kũigana ũna, kana kũndũ na kũndũ.

Ũndũ ũyũ wĩna bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tondũ ciana cia rũrĩrĩ nĩ cigũkũra ciũĩ gũtũmĩra indo ta kompiuta ta laptop na tablet ta ĩno enayo. Nĩ indo ciratũmĩra tekinoronjĩ ĩno ĩrathiĩ o ĩgĩkũraga. Nĩmagũkũra mena wandandũku wa meciria na makĩmenyaga ũrĩa maũndũ o ũguo bũrũri ũrathiĩ ũgĩkũraga kana thĩ ĩrathiĩ ĩgĩkũraga maũndũ-inĩ ma tekinoronjĩ, nĩ megũthiĩ makĩmenyaga. Koguo nĩ megũkorwo magĩthiania hamwe kwa hamwe na maũndũ marathiĩ nambere bũrũri-inĩ. Koguo nĩ andũ megũkũra makĩmenyaga nĩ atĩa mareka matigũkũra marigĩtwo tondũ manjia kuuma marĩ o manini. Nĩ kuuga rũrĩrĩ rwitũ nĩ gũgũkorwo <inaudible> bata na maramenya nĩ atĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, na maramenya gũtũmĩra indo ciratũmĩra cia ndigito indo ciratũmĩra tekinoronjĩ ya igũrũ. Maũndũ marabatara ũmenyo wa ũtarĩ o wa mabuku tũ nĩmekũhota gũteithia rũrĩrĩ rwitũ namo, na andũ akũrũ na kũrehe mawega magũtũmĩra tekinoronjĩ rũrĩrĩ-inĩ na agũteithia akũrũ na gũthomithia nginya andũ akũrũ maũndũ merĩ matatũ marĩa megiĩ tekinoronjĩ ya maũndũ ma ndi...

Ndĩrona kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ, nĩ ũrĩa ciana citũ kana ciana nini cigũkũra ciũwĩ wendani, na gũkũra o hamwe, na gũkenanĩra marĩ hamwe na aciari ao, na ũrĩa mangĩhota gwĩka, kana gũikarania na ciana iria ingĩ kana andũ arĩa angĩ nginya ona maneneha, na ũrĩa makahota kũrera ciana ciao, ciana ciao makinya hindĩ yao ya kũgĩa ciana na kũmonia maũndũ merĩ matatũ, tondũ ciana cikũraga cikĩroraga ũrĩa aciari ao mareka, aciari ao mamonia kwendana na ũrũmwe na gũikara na andũ acio angĩ ta mena mena ũmũndũ, ũgũkorwo ũrĩ ũndũ wa bata na ũguo noguo magathoma na mageka na ũrĩa marona aciari ao mareka nao noguo magwĩka, o makũrio na wendo na ũrũmwe na gũkenanĩra hamwe, ũguo noguo magũkũra na bũrũri ũgũkũra wĩ na andũ a bata, andũ mena mĩtugo na mareciria arĩa angĩ.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ nĩ ũria ciana cia rita rĩrĩ kana iria ciĩ cukuru thaici cirathoma kũringana na ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, tondũ ũrĩa thĩ ĩno ĩrathiĩ ikũrĩte tekinoronjĩ no guo ĩrathĩĩ ĩkũrĩte ihenya mũno, ndĩrarũgama, ĩrathiĩ ĩkĩnenehaga na bũrũri kana maũndũ mothe marahana ta marathiĩ magĩĩkagwo nĩ tekinoronjĩ, kana tekinoronjĩ he handũ ĩrahũthĩka, he maũndũ ma o hĩndĩ na hĩndĩ, kana ma o mũthenya, gũtirĩ hĩndĩ ĩraga gũtũmĩrwo. Ũguo ciana citũ nĩ cirakũra cigĩthomaga kana cikĩmenyaga gũtũmĩra tekinoronjĩ ĩyo, kũguo nĩ mekũmenya ũrĩa megũĩka na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, wakorwo nĩ indo ta cia gwetha kĩbandĩ, kĩao makinya mĩaka ya gwetha kĩbandĩ nĩ ũgũkora maũndũ ta macio mũndũ araihũria online mũndũ agathiĩ kwa indo iria irabatarĩkana, irore no cio no ũkore ni cio agũthiĩ kuoywo wabici-inĩ, no maũndũ maya mangĩ kana ta maũndũ ma kũhoya Visa kana kũihũria Visa nĩ ũgũkora maundũ maingĩ marahũthĩra tekinoronjĩ. Ũguo ciana cirakũra cikĩmenyaga kũhũthĩra tekinoronjĩ, ũndũ ũrĩa nĩ guo wagĩrĩire na ũrĩa bũrũri ũrathiĩ ũgĩkũraga kana thĩ, tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩkĩnenehaga.

Ndĩrona rũrĩrĩ kana ciana cigĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya kũmenya maũndũ, gũtũmĩra maũndũ marĩa mara bata mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũra tũratũra, kuona tekinoronjĩ nĩ ĩkoretwo ĩ kĩndũ kĩmwe kĩnene mũno na kĩrahũthĩrwo na njĩra nene mũno thĩinĩ. Tekinoronjĩ ĩna maũndũ maingĩ nĩĩgĩte maũndũ maingĩ oũrĩa tũrathiĩ tũgĩthiaga noguo tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩkĩnenehaga, na ũgakora maũndũ maingĩ mathĩ marekwo na tekinoronjĩ na marekwo na maũndũ ma intaneti na maũndũ mangĩ. Rĩu ciana citũ cigĩkũra kana cikĩonagio gũtũmĩra indo ta icio, indo ciratũmĩra tekinoronjĩ nĩ cirakũra na njĩra njega ya kũmenya ũrĩa magwĩka maũndũ ũrĩa marathiĩ macenjetie, kana ũrĩa marathiĩ manenehaga makĩnenehaga nĩ makũmenya marathiĩ makĩmenyaga ũrĩa marĩkaga maũndũ mao na indo cia ndinjito, indo ciratũmĩra tekinoronjĩ ĩ igũrũ mũno. Koguo nĩ nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa gũkenera, kuona ciana nĩ ciramenya gũtũmĩra tekinoronjĩ ĩrĩa nĩ kĩndũ kĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũratũũra thaa ici.

Ũrĩa ũngĩka wambere ũkĩbundithia mũndũ nĩ kũmũceria ta gwaku okorwo nĩ kuo ũrarerera mbata, ũgoka ũkamwonia maũndũ marĩa ũreka, na ũgatũmĩra mũthenya waku kũmũbundithia maũndũ maigana ũna, ũmwe wa maũndũ marĩa ũngĩmũbundithia, nĩ ta kũmwonia ũrĩa ũciheaga irio, maita maigana mũthenya, na maĩ thaa cigana, ũcihingũra kana nĩ ũcihingũragĩra cigathiĩ cikarĩa kũu nja, nĩ atia wĩkaga o maũndũ, tondũ wĩna indo ta mbata no nginya akorwo irio no nginya akorwo nĩ ũciheaga na maĩ, tondũ citingĩgĩtũũra citarĩ indo icio nĩcio cigũcikũria, koguo ũkamwĩra irio ũciheaga thaa ici, ũheaga irio irĩkũ, nĩ irio irĩkũ njega na mbata nĩgetha cikũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũndũ ũcio ũngũ okorwo nĩ nĩ mbata nyingĩ ũka ũkamwĩra maũndũ marĩa marabatarĩkana, ũrĩa ũtheragia kiugũ gĩa cio, maita maigana atĩa, maũndũ ta macio, kana nĩ ũcihingũragĩra cigathiĩ kũu nja kũrĩa nyeki na indo iria ingĩ, ũkamwonia wĩ gwaku, ũkamwonia maũndũ marĩa ũreka nacio mwĩ nake, nĩgetha agĩthiĩ kwanjia wĩra ũcio kana agĩthiĩ kũiga indo ciake kana mbata ciake nĩ akũmenya ũrĩa arĩkaga.

He bata wa kũrĩithia, ta kuga kũrĩithia mbũri, kana kũrĩithia thenge; o kũrĩithia mĩgoma. He bata mũno wa gũcirĩithia, tondũ wa mbere nĩ ciratũrehera maũndũ maingĩ ta nĩ handũ mũndũ angĩruta irio. Nĩ kĩndũ ũngĩthĩnja na ũrĩe nyama, kogwo wa mbere mũtingĩhũta mwĩ na cio. Wa keeri, nĩ indo ũngĩendia ũgĩe mbia. Angĩkorwo wĩ na thĩna ta wa mbia nĩ ũrenda kũgũra kĩndũ, kana nĩ ũrenda kũrĩhĩra mwana bithi, na ndũrĩ na mbia njiganu no ũnyite mbũri ciaku cigana ũna kana ng'ondu ciaku cigana ũna ũthiĩ ũciendie wone mbia cia kũrĩhĩra mwana cukuru. Ũndũ ũngĩ nĩ iheaga andũ wĩra wa kũruta, ta kuga mũndũ ena mbũri nyingĩ kana ng'ondu nyingĩ no andĩkĩre mũndũ wa wĩra wa gũcirĩithagia, agathiĩ agacirĩithia na kũu nyeki-inĩ, hwainĩ akainũka nacio. Kogwo he mũndũ ũgũteithĩka na mũndũ akĩrĩithia mbũri na ng'ondu na kwona wĩra. Ũndũ ũngĩ ni citũheaga ngothi kana ngothi yacio ciathĩnjwo cikarutwo rũũa, kana ngothi, indo cigũtũmĩka gũthondeka indo ta ndarama iria citũmagĩrwo kũina, ciĩ na maũndũ maingĩ. Gwĩ cikamagwo cigatũhe iria rĩ na ũnoru mũingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ cingĩteithia. Cirĩ na...

Maũndũ marĩa marangenia ndona haha nĩ kuona kwĩna ũnoru. Nĩ gũkoretwo gũkĩona kwĩna nyeki nyingĩ mũno ng'ombe cingĩrĩa. Koguo cingĩaga irio kana cikue nĩ ng'aragu kwĩna irio cingĩrĩa. Na nĩcironeka nĩ cianora, koguo kuuga atĩ ng'ombe cianora mũndũ no acithĩnjithie agĩe mbia. Koguo ũndũ ũngĩ wa gũgũkenia nĩ mũndũ ndangĩthĩna enacio tondũ no acirute cithĩnjwo, athiĩ one mbia cia kũhingia bata ũrĩa enaguo. Ũndũ ũngĩ, ũguo kũronekana kwĩna rangi mwega kana irio nĩ thaka nĩ cikũrĩte mũno, mũndũ ndakũbatara gũthiĩ kũndũ kũingĩ kana gũkorwo agĩcaria irio kũndũ kũingĩ. Ũgũciumia o hau nja harĩa mũikaraga hena nyeki, cikarĩa wega na cikũhũna, mũndũ ndakũgerera mathĩna maingĩ agĩetha irio cia ng'ombe nakĩ nakĩ. Nĩ kũronekana kwĩna ũnoru mwega na nĩ cirarĩa wega na nĩ cikũnora wega ũrĩa kũbataire.